Ũrĩa ndamenya haha nĩ ũrĩa ũrarĩ mũnini wa mũnene wa bũrũri, His Excellency Gacagua, e obicini-inĩ ya gĩthirikari, agĩbanga maũndũ marĩa mekũrehere bũrũri ũyũ witũ maendeleo.

Aya nĩ atongoria, maikarĩte thĩ, matabanĩte mũcemanio wa kũrehe ũthii wa na mbere kũrĩ andũ arĩa mamacagũrire, magĩbangaga maũndũ marĩa mekũhotithia andũ arĩa mamacagũrire mahote gũthiĩ na mbere na kwĩrũgamia kĩmũtũrĩre.

Rĩta rĩa mbere gũtũmĩrwo mbeca na Mpesa, nĩ ndarĩ na wasi wasi mũingĩ tondũ nĩ ndeciragia, hihi ciaikara haha andũ a Safaricom mahota gũcĩruta? Kana hihi ciaikara haha mũrata wakwa ũmwe ahota kuoya thimũ na ahote gũcĩruta kũu Mpesa-inĩ? Koguo nĩ ndarĩ na wasi wasi mũingĩ mũno na nĩ ndahotire gũthiĩ Mpesa-inĩ na ngĩhota gũciruta nĩguo cikorwo ci mokoinĩ makwa.

Mũtongoria o wothe wa kanitha gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa gwitũ etagwo chairlady kana kũngĩ ũkaigua agĩtwo Chairman, kana kũngĩ ũkaigua agĩtwo mũnene wa kanitha kana mũnene.

Ũyũ nĩ mũmera wa bangi na kĩrĩa gĩukaga meciria-inĩ makwa nĩ mũmera ũrĩa thirikari ĩhuranaga naguo mũno ndũgakorwo ũkĩendio bũrũri-inĩ witũ. Maugaga ũkoragwo wĩ illegal, na ũngĩnyitĩkana naguo ta mũgũnda ta ũyũ wĩ gwaku, ngwĩciria nĩ wohũo maica.

Niĩ no nyende kũigithia na Equity, nĩ tondũ, wa mbere mbeca ciaku nĩ ũramenya ci handũ hega. Na mbeca ciaku ũngĩcibatara o mahinda o mothe, no ũhote gũcikinyĩra. Wa kerĩ mbeca ciaku nĩ ĩraciarana o mũthenya, o mũthenya. Ta rĩu ĩngĩigithia ciringi ta magana merĩ ũmũthĩ thutha wa thikũ kana, thutha wa mwaka ũmwe nĩ ngahota gũthiĩ kuoya kuma ciĩ kuma ta ngiri ũguo.

Ũyũ nĩ mũgũnda ũmwe mũnene mũno ũhandĩtwo mũmera wa nyanya na nĩtũrona hena andũ aingĩ mũno mandĩkĩtwo mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩguo mahote kũgetha nyanya icio thutha wa nyanya icio kũrĩkia kwĩrua, nĩguo mahote gũcitwara thoko.

Wa mbere ũyũ, rĩrĩ nĩ itunda rĩa nyanya na nyanya imenyagĩrĩrwo ndũka mĩige handũ ĩkuhihinywo, kana handũ cikuhihinyana nĩguo ĩrĩa ĩthĩ ndĩgathũke

Haha wambaga ũgathiĩ mũgũnda ũkoya tĩri ũrĩa urabatara woya tĩri ũgathiĩ ũkaũthondeka wega ũkoraga mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo tĩriinĩ ũcio ũgacoka ũgatwara tĩri ũcio nursery bed inĩ yaku ũkoya tũ container tũrĩa ũrabatara tarĩu rũrĩinĩ rwitũ twoyaga maratathi woya maratathi ũgekĩra tĩri ũcio thĩinĩ ũgacoka ũgekĩra thumu ũgacoka ũkahanda mĩmera yaku hau ũguo.

Ũndũ ũyũ niĩ ndũrangenia tondũ wa mbere, mwana ũyũ akuitwo, nĩ ara nogia mũtumia ũyũ mũno, tondũ mũtumia ũyũ e wĩra nĩ kũrĩma ararĩma , na no akuĩte mwana. Wa kerĩ, mũtumia ũyũ ndagĩhota kũruta wĩra ũrĩa agũtanyĩte nĩ tondũ mwana ũyũ either nĩ arĩrire, nĩ arabatara gũkirio, kogwo maita marĩa maingĩ megũkorwo maikarĩte thĩ mũgũnda handũ makĩruta wĩra.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũmwe wĩna ng'ombe imwe nyingĩ mũno. Aumĩte gũcitwara cikarĩe mahuti either gĩthaka-inĩ kana cikĩnyuaga maaĩ, kana aumĩte gũcitwara kwa ndagĩtarĩ cikaheo ndawa.

Ingĩmwĩra aingĩre thĩ-inĩ wa thimũ yake, aingĩre thĩ-inĩ wa app ya M-Pesa, athiĩ lipa na M-Pesa, ekĩre paybill number, acoke ekĩre account number acoke ekĩre amount acoke atũme mbeca icio kwĩ ting.

Mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nyendete mũno nĩ mbeca. Na gĩtũmi nĩ tondũ wĩna mbeca icio nĩ ũkũhota gũthiĩ harĩa duka-inĩ, na ũgũre kĩrĩa ũrenda. Wĩna mbeca icio nĩ ũkũhota gũthiĩ harĩa ũguo stage inĩ ya ngari, na ũhote kuma itũra rĩmwe, ũtwarwo itũra rĩu rĩngĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ wahotire gũthondeka karimũ, na akoretwo agĩikia mbeca ciake hau ũguo thĩ-inĩ, na ngwĩciria augĩte agaciruta kana agagabunja rĩrĩa gakaihũra, na karimũ kau nĩ karĩkĩtie kũihũra, na nĩkĩo tũrona ahingũranĩtie kana agatarũra haha igũrũ, nĩguo ahote kuona akoretwo aigithĩtie mbeca cigana kana a save ĩte mbeca cigana.

Ino nĩ nduka ya Mpesa, na nĩ harĩa ũcenjanĩria wa mbeca nyingĩ wĩkĩkaga, he mũndũ ũthire kũrũta mbeca ciake ci thimũ-inĩ acirute citũĩke cash, he mũndũ ũthire ena cash arenda gũika mbeca ciake cikare thimũ-inĩ, he mũndũ arenda gũtũmĩra mbeca we kũnene cimũkinyĩre.

Ĩno nĩ kandi ya Visa, na ĩkoragwo ĩkuĩte mbeca cia mũndũ, wathiĩ bengi waigithia mbeca ciaku, ciothe ciĩkagĩrwo haha, toguo o kũrĩa guothe wathiĩ, wakora handũ hena bengi, ũgũbatara ũthiĩ bengi, ũikie kandi ĩno handũ ĩikagio ha Visa, wamĩikia ũguo mbeca ciaku ũkaiga mbeca iria ciaku ũgũbatara ciume.

Gĩkĩ nĩ kĩoro gĩa kanjũ kana handũ harĩa andũ mahotaga gũthiĩ gwĩteithĩria. Kĩoro gĩkĩ gĩkoragwo mataũni-inĩ na nĩ kĩoro gĩtarĩhagio, kĩoro gĩtheru na kĩoro kĩna maaĩ.

Aya nĩ ateti me kũrĩa ũguo bunge-inĩ ya National Assembly. Mathiĩte kana mekuo magĩthondeka mawatho marĩa marĩhũthagĩrwo nĩ ateti angĩ kana o enyewe marĩa marĩhũthagĩra niguo mahote gũtũĩga gũkũ bũrũri-inĩ na ũthiĩ mwega wa nambere.

Ũndũ ũyũ wa gambling niĩ nĩ ndĩũmenete mũno. Tondũ nĩũkoraga mũndũ niathiĩ kũu ena mbeca, ta mũrutwo niathiĩ kũu ena mbeca cia school fees ageciria niekuonjorithia mbeca icio na gambling ĩno ĩmũhe mbeca nyingĩ no mwisho mwisho agakora mbeca nginya icio cia school fees nĩcirĩirwo ciothe, ainũka mũciĩ atarĩ kĩndũ.

Aya nĩ ateti, me kũrĩa ũguo kaũntĩ ya Nyandarũa, mathiĩte mahoya marĩa matabanĩtio kaũntĩ ĩyo, ndĩrona hena ngavana wa Nyandarũa e haha, hena ambunge a Nyandarua marĩ o haha, na angĩ matwarĩte ũteti, angĩ mathiĩte gũtwara ndũmĩrĩri ya mahoya.

Ĩno nĩ nduka ya Safaricom, ĩrĩa nĩyo nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Na ũngĩhota gũkinya nduka-inĩ ĩno, nĩ ũkũhota kũgũra thimũ, mena thimũ mendagia, ũngĩthiĩ nduka-inĩ ĩno nĩ ũkũhota kũgũra raini, ũngĩthiĩ nduka-inĩ ĩno kũrĩo na M-pesa shop kũu thĩini, nĩũkũhota kũruta mbeca, nĩũkũhota kũigithia mbeca o kũu thĩini wa M-pesa yaku.

Aya nĩ atuanĩri cira kana judges thĩiniĩ wa igoti rĩnene rĩa gũkũ bũrũri-inĩ, Supreme Court. Haha maumĩte gũtuanĩra cira kana he cira mabangaga thĩiniĩ wa igoti rĩrĩ.

Ĩno nĩ bengi ya KCB, kũrĩa nĩkuo wũigithia mũnene wa mbeca wonekaga, no ũthiĩ wĩna mbeca, ciĩ cash wũigithie, kana ũthiĩ na mbeca wũigithĩtie ũgacienda, ũkaheo ciĩ cash, o ũndũ ũngĩ gũkũ nĩkuo ũthiaga gũkomba rũni, nĩũgukomba rũni na nĩmegũkũhengere.

Ino nĩ taũni nene ya Eldoret, kũrĩa mawĩra maingĩ mekĩkaga, taũni-inĩ ĩno gũtirĩ kĩndũ ũngĩetha wage, taũni-inĩ ĩno nĩ ũgũkora kwĩna bengi, taũni-inĩ ĩno nĩ ũgũkora kwĩna iharo cia mĩbira, taũni-inĩ ĩno nĩ ũgũkora kwĩna maobici maingĩ ma gĩthirikari, taũni-inĩ ĩno nĩ ũgũkora kwĩna magoti.

Ũyũ nĩ mwanasiasa ũmwe watabanĩtie mathako thĩiníiĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩake. Na rĩrĩa anake marĩkirie gũthaka, nĩ tũrona hena timũ yarĩkirie kũheo gĩkombe kana trophy, na nĩkĩo kĩu mahotete gũkĩoa igũrũ mena the team captain kana mũnene wa kĩrabu kĩu.

Ũyũ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri His Excellency Kithure Kindiki, ekũrĩa ũguo mwena wa Barracks, borithi , akĩrehe ũthii wa nambere wa borithi thĩiniĩ wa mathibitarĩ inĩ.

Aya nĩ arutwo macokanĩrĩire hamwe, me mũcemanio-inĩ, na nĩ maroneka he mũndũ ũramarĩria na makĩoya moko igũrũ haha makĩhoya, makĩhoerwo nĩ ũcio ũramarĩria.

Aya nĩ ateti na mũndũ ũrĩa ndĩramenya haha nĩ mũnene wa Azimio la Umoja, Raila Omollo Ondinga, kana mbmaba maronekana me kĩharoinĩ makĩrorera mũbira, urĩa ũrathiĩ nambere.

ĩno nĩ yunibacĩtĩ, ĩrĩa ĩthomagĩrwo nĩ jeshi kana thigari. Ongĩkorwo wakinyire form four, kana no wende gũthiĩ na mbere na mathomo maku, ũthiaga thukuru ino ya Kabarak University gũthiĩ na mbere na mathomo maku.

Ũyũ nĩ mũrũmĩrĩri wa Azimio la Umoja, na arerorera mũtongoria wake mbica-inĩ icio ambĩtwo hau, na nĩ ũhoro wa siasa.